Ore ena siai naa esiai nalelek oooleng too murua nikimanya, idim nilepunye sapa ake ekasha teko mitayu apake osiuo ilo shafu lotijinga naa rkasi loleleng oooleng enikitumo oshi ake kiasita toki ena naas losho le murua namanya katiti pooki naa kidim sii nikias apake nena naasita ena tomononi.

Ore ena siai naa esiai supat oooleng amu etaasa esiai supat oooleng aas erkasi lenye pee engasu anaa peetum irnganayio taata lonyita, siai ele letipat ooleng tiatua emurua ee leosho likimanya amu idim nias ena toki te nkaraki biotisho esesen lino idim si duoake nimir lelo nganayio anyayie kulie tokitin pooki niyieu.

Ore enasiai naa siai supat oleng' amu etaasa tene siai supat oleng' aas ilkasi lenye peeng'asu anaa petum ilng'anayio tatua lonyeita. Siai ele letipat oleng' tiatua murua e losho likimanya amu indim nias enatoki engarake biotisho e sesen lino, indim sii duake nimirr olng'anayio anyayie nkulie tokitin pooki niyou.

Ore ena bae naa enetipat oooleng to murua nikitii nikimanya amu ore siai naiku ji naa kera letipat keeta biotisho eseseni. Ore irnganayio ota kulo naa kera letipat oooleng te sesen le ltungani naa ina toki pidol kiun kata pooki amu kesham seseni. Nidim si nitaas3kulie siaitin kumok duake to katitin naapasha na siai letipat ele oooleng, enare nikias kata pookin.

Ore siai natiu anaa ena naa esiai letipat oooleng amu ore pee adol mashini naa esiai supata eesita atur kop nidimayu si niun dakin napashipasha tiatua kurma nituturo atua nena na ina toki pera letipat ele siai oooleng tiatua murua nikitii nikimanya3. Ore pee adol naparu ekata nikiunisho nikiun daki pooki nikiiyieu nikinya.

Ore lng'anaiyo lootuwa kuloo naa inyaa tiniyeu ninyaa naa ing'aas aituuk nintaai abakii leloo lkikoo lootii keeper pii ituum atamaa aitibirakii naa keraa netipaat oleng' tining'aas aituuk pee ataa netipaat te atua sesen linono te atua biotisho le sesen linoo.

Ore esiai otiu anaa ele naa kalimu ajo kegira lopeny ele shamba aun mpoka netaa tabauwa lamata nadung'i eoto kabish enyenye. Inatoki piidol ebore naa eitashe aitibiraki amu eiputa murua natuuno. Naake aidim najo kore enasiai naa siai etipat oleng'. Negira sii ninye aas ilkasi letipat tatua murua namanya amu siai sidai ele oleng' tiatua biotisho e seseni lang'.

Kagira adamuu nkolong' nataasa ale siai amu siai alee letipat likias temurua nikimanya nkata pookin, kore siai otuwanaa alee naa siai letipat oleng' tankata duo nemetii nchan nemesheita nchan temurua nikimanyaa naa siai likiaz apik mpukaa ang' nikipik ndaa ang' tanaa sii lpaeg, tanaa skumaa, nikipik nkaree tanaa oitei supat nalelek. Siai letipat alee oleng' taatua mpukaa inonoo tanaa sii taatua ndaa inoo nituuno telshampa linoo.

Ore paadol ng'wesi natuwaa kuna naa kadamu nkata naodo nataasa siai lotuwana ale ai aramat kuna ng'wesi kake netipat oleng' amu katereto tenkoitoi kumok oleng'. Ore nkoitoi nabo naa katimira naase nkule biasharani nainyeng'unye sii nkule tokitin kumok oleng' namaata ta maisha ai naa ntokitin lgasi letipat ilo laitaasita kuna ng'wesi tenkata apa newon aramatita ninche ana sii taata pewon aramatita.

Ore ena naa nabo odakin naashma ekishui ai amu etoki nikitaasa kat kumok oooleng anaa pee eji ketiu ake yie mpaka taata. Siai etipat oooleng tiatua sesn lang tenikimat kule natiu ji, ore piiyio nias ena siai naa ilepu kule anap pari nipik emala matejo perat nara uni tena sii onguan nicho ebik teine. Ore kenya tinilotu ningas aiposh metijinga ningas aiposh metotiuo anaa kuna mitumoki atangasu arasu aa supati naa toki na supat ata seseni lang.

Ore ele siai naa esiai nalelek oooleng nikitaasa to temat kumok. Ore ade nabo aaku ji napiki tokitin napashipasha idim si nipik tokitin kumok oooleng niata te kaji anaa sii nkurma idim ninyangu anaa si idim nipik ekurma ekawaida ake ee nipik ilchani likijo anaa irmaasai lorido neaku edaa etipat oooleng.

Ore nkoitoi naaseki ale siai naa keikumok oleng' mara nkoitoi nabo idim niase kake kore tenkoitoi nikiyuolo ana nayeutwa teknolojia taata naa nkoitoi nanyeng'uni nkurumwa eitibira te lduka, idim niyier nitum etiwenyi meitoki itaasa sapuk oleng' lakini kore tana lmaasai nikinko piikiyier ntoki natuwaa ana naa idim niyiere lkeni likijo lordo nikipik sii nkurumwa noshi ake e kawada.

kore siai natuwana ana naa keidim neibelekenya tanaaku iramatita aitibiraki mpuka inono apik ldawai nipik sii nkare naitosha nkata pookin nipik sii niramat ninshe aworuu ndiatii akurokii nipik nkulipoo supati neaku keidim nebulu aitibiraki

Ore esiai naa natiu ena ena naa enetipat oooleng to murua nikimanya amu ore nganayio lotiu kulo naa aa edaa etipat tiatua biotisho eseseni lang. Ore pee iun niramat atibiraki nikicho irnganayio supati naa idim ninya, neaku netip tiatua sesen lino, nidim si nimir ninyayie kulie tokitin kumok nimiata te lchamba lino neaku esiai letipat oooleng neaku tenikiramat nicho nikikuroki nikicho enkare pee ebulu atibiraki.

Kore ana baye naa baye etipat oleng' temurua nikimanya amu kore ale lee naa etaasa siai supat aun lng'anayo lenyana netaa etumo lng'anayo supati oleng' taatwa maisha enye, kore sii nkae baye nindim niase kuna lng'anayo naa indim nimir nitum nkule tokitin nimiyata tale shamba lino. Ore sii nkae oitoi naa indim ninya era letipat oleng' taatwa biotisho esesen lino naa keidim.

Etiship tenaa siai naa kasham koitoi ooleng naitumiai ele lee aunie tokitin kuna puka enyena, etuno te koitoi supat oooleng, nitoki ayau nkare atua metaa keboitare tiatua lchamba nepik si, kelio ajo etaasa esiai etipat etipika lewa oyieu nepik si nkare kata pooki neisho si metaa netipat ena siai te kalo olchamba lenye kuna mataas aikoji nikipik nikiramat mpaka metabau ina kata nikicho si ninche irnganayio lenche.

Ore tenadol siai naasita kulo lewa naa siai letipat oleng amu etuuno lganayio lenche ,ore kulo nganayio tenkutuk olmalai naa enkijo enkano. Ore ele siai naa esiai letipat oleng amu ketubulutua aitobiraki tembulunoto sidai naa kasham ele siai otaasa kulo lewa siai supat oleng.

Ore esia natiui enaa ele naa keidimai nias too nkoitoi kumok oleng amu ias taata esiai natiu ana ena kore pee ebulu aiko inje nidotu, nilo abaiki amir, idotu abaiki aikunuu inchi nilo amir toonkulie wejitin aitam itokitin pookin niyeu, tenaa sii enya iyie koan indim nintaa naa nebiotisho oleng tosesen lino.

Ore esiai natiu enaa ena tenadol naa kore entoki nadamu naa kadamu esiai supat oleng' nekitaasa siyiook inkolong'i kunyik naima amu kore siai natiu enaa ena nee esiai e kawaida nekiasita tee nkatitin pookin. Kore pias esiai natiu enaa ena naa ekiret tee nkatiti too wueitin kumok oleng' amu esiai le tipat oleng' tenilo aas tiatua maisha ino, esiai letipat oleng' ena.

Ore eng'eno niyieu pee eyas ena naa keyieu niyiolou Ajo aji Aiko ena daa pee ebulu aitobiraki ashu aji etieu enkulupuok nayieu pee ebulu ena daa aitobiraki aji etieu akwa dawai eifaa nawosh pee eboyo moyiaritin tiatua endaa natuno nayieu ena ena esiai etipat naifaa pee eyiolou etum irng'anayio tee nesha amu kisaidia biotisho osesen kulo paek lituno naa esiai etipat oleng teniyiolou tenaa eyiolo ataasa aitobiraki naa kishakino naa eyata eng'eno enkata pookin

Ore ena mbae naa etipat oleng tiatua emurua nikimanya amu ore kulo nganayio naa keret too nkoitoi kumok oleng ore enedukuya naa biotisho oo seseni kesham eseseni tenekuu duo enkata nanyai ore pee eku enyia naa kesham eseseni too nkoitoi kumok oleng ore sii tenkoitoi oleng ore kulo nganayio edim anotie ntokitin kumok tenekuu duo etuno nitum irkumok naa tenkoitoi naishaa naa entoki etipat tenekuu eshomo aun aitobiraki nitum irng'anayio kumok amu edim nimir ninyiangu hie enkulie tokitin kumok nemeeta sii eninko tolchamba lino

Ore tadua enasiai naa siai letipat oleng' laitadamu wueitin kumok oleng'. Kaitadamu enkata natuuno ilng'anayio otiu anaa kulo natum ilng'anayio supati oleng' amu aramat naishoo naramat tonkoitoi pookin anaa matum ilng'anayio supati laisaidiatie oleng' tiatua nkishui ai naa ntoki naaku netipat ena oleng' tinikiramat ilng'anayio nikiramat tenkoitoi naishaa pekutum ilng'anayio lenche era supati.

Ore enabaye naa embaye etipat oleng' tatua laramatak lang' amu kore paaku itu intaka ninche ndaa aikonyi nipikaki nkujit supat nidung'udung'oki naa siai letipat iasita oleng' amu kepuo neaku minauru ah tenepuo ayiou endaa naa siai letipat oleng' tinias amu minauru tenepuo eyiaya endaa tewuei nelakua naa keisaidia tata ninche biotisho enche. Kore ilng'anayio litum tiatua kuna kishu naa supati oleng' amu ilkasi letipat liasikita ninche minauru tenepuo wueitin naa keisaidia ninche seseni lenche paa teneaku duo keepuo metaa etaa itumoki aramat ninche aiko inji.

Ore esiai natiu anaa ena naa siai ena nikisom oltung'ani abaki leitu elo darasa tenaa sii school aisoma. Esiai ena naaku kore pidol oltung'ani oasita aitibiraki naa iyiolou ake nkata pookin. Ore pidol iltung'ana tenaa sii meetai oltung'ani loyiolo ilo school nikisomi siai natiu anaa ena amu siai etipat oleng' tiatua laramatak pookin. Keifaa nias ele siai nkata pookin tatua suam inono niata tenkang' anaa sii suam nemeidim ashom atadaata tonkulie wuejitin. Siai ele letipat oleng' tonkatitin tenaaku duo oltung'ani oyiou aramatani oyiu ina ramatie openy anaa aitibiraki.

Ore embaye natiu enaa ena naa embaye e tipat oleng' amu naa embaye sii nalelek duo teneaku oltung'ani oyeu neas aitobiraki amu kore piitum irng'anayio otiu aa kulo naa kifaa nias orkasi lino aitobiraki, niramat irng'anayio linonok aitobiraki metubulu te nkoitoi naishia amu kore paaku keetuo nebulu aiko nchi naa kelio ajo keramata aitobiraki, kekurokino neeta nkare naitosha, netiriki sii imoyiaritin kumok oleng'. Naa ninye ake ifaa pias enaa olaramatani le mpuka tena siai endaa tenaa olaramatani lolchamba pookin.

Ore ele lee naa kegira ele lee adung' aitayu endaa enye nao amu orkasi supat otaasa kaunzia peeng'asu enaa metabau taata enkamata naaku keloito adung' olchamba lenye. Etaa sii kodung'ito ninye amu irnga'nayio supati etumo naa etaa enkamata nadung'i neya nkaji nilo apik sitoo ino. Metaa ore piidol ele lee idipa etaa kewo endaa enye te nchamba naake itayu aya nkang' peetum siinye atama irng'anyio lee nkaek enyenak.

Ore esiai natiu enaa ena naa esiai e tipat oleng' amu esiai ena nekiasita inkatitin pookin too muruain nekimanya. Ore taata pias esiai natiu ena aiko nchi naa iindim atama irng'anayio era kumok oleng' amu ituuno too wueitin supati naa too wueitin naa niidim nebulu aitobiraki. Irkasile tipat ele toltung'ani oyeu neas aitibiraki. Ore piidol ena siai naaketuuno too wueitin kumok oleng' kake kiidim netum irng'anayio kumok tenkaraki esiai supat oasita. Ore piidol imbaa natiu enaa kuna naa mbaa sidain tiatua ilaramatak lolchambai.

Ore mbae natiu enaa ena naa netipat oleng amuu ore pias siaai natiu enaa inia naa netipat oleng tiatua olshamba lino amu kebulu ilganayio linonok aitobiraki tenelo meetaa nji etiu olshamba lino, ore piikutoki aikonji niworu ngeeti nintasheyie aitobiraki, abaki nincho kufu laitasheyie naa siaai letipat oleng tiatua ilganayio linonok amu inya ilganayio era kumok oleng tenaaku ngamata dol nadungi ninche, naa siaai letipat oleng tenaaku ngamata naasie aitobiraki, koree sii letipat naa inya ilganayio tenidol ngamata ladungi ninche, naa siaai letipat oleng teneeku ngamata naasi aitobiraki, koree sii enetipat naa inya ng'anayio era supati oleng tiniyas aitobiraki.

Kore paadol siai natiu enaa ena kadamu ajo esiai letipat ele oleng' lataasa too larin kumok oleng'. Ore ara olaunoni lolchambai naa kayiolo ninye eramatare irng'anayio otiu enaa kulo amu era ile tipat oleng' too nkatitin pookin nataasa, naa etaa ile tipat tiatua nkishui oltung'ani oleng'. Naa irng'anyio letipat too muruan nekimanya amu eret iseseni naa ekiret too nkoitoi kumok oleng' amu iindim ninya nera sii neaku sii le biotisho supat tiatua osesen lino. Iindim sii nimir nitumie nkulie faidani kumok nemara duake ninye niindim ninya ake era inonok naa esiai le tipat oleng' tenekias ake nekiramat aitibiraki pee kitum irng'anyio supati tenaaku duo kituuno nekiramat aitibiraki.

Ore esiai otiu enaa ele naa esiai loifaa paaku iyata eng'eno kitok oleng' tiatua duo asa natiu enaa kuna, esiai ele lemiindim niyas oltung'ani litu elo sukuul misomi esiai otiu enaa ele. Ore esiai otiu ena ele te maisha naa te maisha oltung'ani naa esiai le tipat oleng' amu kisaidia too wueitin kumok naa esiai ele oifaa piilo darasa, nilo atum ng'eno naitosha ele kasi lias tenaaku iyie naloito aas. Esiai ele loifaa pias enkata pookin amu kenare pee kias pee kiramat irkeek lentim amu kisaidia iyiok too nkoitoi kumok oleng' naa te sukuul openy kiindim nekisomi entoki natiu enaa ena, anaa sii iboitare oltung'ani loyiolo ninye netaasa aitobiraki esiai lotiu enaa ele.

Ore esiai natiu enaa ena naa kadamu inkolong'i kumok oleng' nataasa amu kataasa inkolong'i kumokoleng' siai natiu ena ele. Kataasa ebaiki ng'ole te nkang' ai naa esiai supat oleng' amu kaatareto too nkoitoi kumok oleng'. Kore paas esiai natiu enaa ena kaas amu kayeu naaret too nkoitoi kumok, kaaret dulae tenaaku kalo nanya endaa pee mepukoo inkera, ore sii duake enkata te nkae oitoi naa kaas amu kayeu namir paatum inkulie tokitin pookin namaata, esiai le tipat ele laasita te nkatitin pookin oshi ake.

Ore ena siai naa esiai letipat oleng' amu kore ena siai naa kitubulu endaa aitibiraki tolchamba lino tenaaku ituuno aitibiraki. Ore piipik enkaji natiu enaa ena, kore ena hema naitelekino naa entoki naa kisaidia irang'anyio linonok metumo yaani metumo metubulu te murua supat, naa ketum intokitin kumok oleng' tiatua ekaji natiu enaa ena amu keeku enkaji natiu enaa ena kisaidia too nkoitoi kumok, ketum nkare aitibiraki pookin, netum sii netum sii endama aitibiraki netum kila netum entoki nayeu nebulu sii too nkulupok supati tenaaku ituuno tenkaji natiu enaa ena.

Ore ele siai naa siai letipat ele oasita ele lee oleng' amu keunito ndaa enye aitibiraki naa keunito ndaa tenkop. Siai ele letipat lekias nkata pookin amu kenare nikias nikiramat aitibiraki ndaa nikiun tenkop amu siai letipat lonare pekias iyiok anaa iltung'ana peyie kinchu tene nekinya ndaa nikiyou.

Ore eng'eno niyieu tene naa kenare naa iyiolo neikoni teeneramati kuna ng'uesi, naamany kuna sadukuni amu ngiesin kuna naaku keretisho too nkoitoi kumok oleng amu kore naisho naitayu naa eitumiae too nkoitoi kumok oleng, idim nimirr ninyaiyie tokitin kumok, idim sii ninya iyie makewon amu kera netipat oleng tiatua seseni lang , naa mbae ena naa keyieu naa keramati aitobiraki aisho ntoki pookin nayieu tene, ore ntokinayieu ninche naa toki naijo nkare nkaji supat, aramataki aitobiraki ene wueji nemanya.

Ore embaye natiunaa an naa embaye etipat oleng amuu ekidsaidia tiatu nkoitoi kumok oleng naidim neisaidia iltungani naa kore nkoitoi nabo naa keisaidia tiatu biotisho osesen duake lo ltungani teneaku inya. Ore sii kun anguesi tenkae oitoi naa indim nimir nitumie ntokitin pookin nimieta tiatua imaisha ino. Inguesi etipat kuna oleng tanaaku iramata aitobiraki arashu iyolo, iramat ewueji nitumie ninche te nkatitin pookin.

Ore paadol ena siaai naa siaai letipat oleng adamu lataasa tolarin kumok oshomo , ore sii ena siaai naa siaai letipat oleng tiatua maisha elakop amu ore ilkieek otiu naa keretisho te maisha amu ore pebulu naa iasichore too nkoitoi kumok oleng, idim nishetie enkaji ino tenebulu aaku sapukin, idim sii , kidim sii nitaa supat ngueji nimanya metaa kore inidol naa wueji supat nasham nkongu , naa kisaidia too nkotoii kumok oleng.

kore mbai natuanaa anaa naa mbai nalelek toltungana loyeu neyolou ramatare yale nghanayoi naa lghanayoi alee le tipat taatua bitishoo ee sesen loltungani kore peaku ituuno ale nghanayoi naa keyeu metaa iata ngenoo naitosha piwunie alee nganayoi amu keyeu ale nganayoi nghoji naaku keisupat nenere abakii ninyee peebulu teinie naa inia supat letipat oleng tanaaku iyoloo atuuno aitibiraki nipik nghoji supat nikiliki sii ltungana loyeloo tanaa sii ilo sukuul neikuni peeyolouni awun lghanayo otuwana kuloo

Ore embaye natiu ena naa embaye etipat oleng' tiatua embulunoto orng'anayio linono ore pee iun irng'anayio linonok naa keeku ile tipat tenebulu sii tenkoitoi supat tenkaraki nkulukuon nitipika amu kesupat nkulukuon tiatua maisha endaa nituuno amu kitubulu naa aitobiraki naa kisho abaiki metubulu aitobiraki kenare pee kipik ewueji supat oleng amu esiai letipat ilo oleng' tiatua biotisho olchani enaa endaa nituuno.

Ore endaa natiu anaa ena naa ndaa etipat oleng' tatua maisha eltung'ani amu ore ninye apa endaa natiu anaa ena naa keisupat oleng. Kore sii yierata naa kelelek oleng'. Ore enkiring'o natiu anaa ena naa nkiring'o e suami wuei neji tenkutuk olmasai emonyua naa wueji nee nemelok oleng' tiatua suami neaku keifaa niyierr aitibiraki ayierie intokitin pookin haswaa anaa sii ntokitin naitua teknoloji tata naa ntokitin ninye etipat oleng' peaku naanyare neyerieki ndaa natiu anaa ena peesupatu nemeloku sii ndaa natiu anaa ena.

Ore ena daa naa naa endaa ena naaku kemelok tenaaku duo iteyiara aitibiraki, ore ele orng'anayio naa orng'anayio looji ovacado te nkutuk olmaasai tenaa sii too nkulie kutukie oo lororen naake nekiyiolo. Ore sii piiyer endaa natiu enaa ena naa iyiu ake niyata intokitin kumok enaa sii irng'anayio otiu enaa iyer metaa orng'anayioi supat lotubulua aitobiraki nooku aitibiraki tiatua murua supat naa ng'anayioi lomelok oleng' le biotisho tiatua sesen loltung'ani too nkatitin pookin.

Ore ena daa naa endaa ena namelok teneeku duo iteyiara aitobiraki ,kore kulo nganayio naa ilnganayio kulo looji Avocado tenktuk oolmasae ata sii too nkulie kutukie ake sii oo kulie oreren nikiyiolo ,ore sii pee iyier ndaa natiwua anaa ena naa iyiari metaa iyata naa ntokitin kumok anaa sii ilnganayioi iyairi niyata ilnganayioi supat lotubulua aitibiraki neku aitibiraki abaki tiatua murua supat naa ilnganayio omelok ole loota biotisho tosesen loltungani tiatua nkatitin pookin .

Ore ilganayio otiu anaa kulo naa ilganayio kulo letipat oleng, ore sii enda kukate tenidol tende naa enukate inia nayawuaki te tekinologia. Ore sii shai natiu anaa ena naa shai ena naa ketii kule aitobiraki netii neyiara ninye aitobiraki. Ore ilganayio otiu anaa kulo naa ilganayio ooji ilmaempe tekutuk oormaasai naa ore kulo nganayioi naa ilganayio letipat kulo ooret osesen loltungani tenaaku enyata nanyai ninche. Ore ilganayio laijio kulo naa keret isesen oleng loltungani kenare ninya nkata pooki amu lebiotisho oleng tiatua osesen loltungani

Ore endaa natiu enaa ena naa endaa e tipat oleng' nabore irng'anayio, ore kulo naa irpaek supati elio ajo ketubulutua te mbulunoto supat tenaa sii lootaramataki aitibiraki mpaka meoto, neyieri aitibiraki. Ore sii endaa natiu enaa ena ndaa namelok oleng' natii sii irng'anyio looji inkaroti naa irng'anyio lelo loomelok oleng' tenaaku keramati aitibiraki, neyiara siinye daa aitibiraki. Keyeu naa keyiara ketii intokitin pookin supati naifaa napiki ine wueji naa ndaa e tipat oleng' naaku kemelok tenaaku intibira aitibiraki. Kore piintibir sii nintumia intokitin e teknolojia nipik intokitin naara keeku kesupati te wueji ning'ua.

Ore ena daa naa endaa supat oleng' naing'uaa eramatare oontokiting pooki nikaisita kore kuna naa kule kuna naatii enkikompe kule nelio ajo kefresh kesupati tewoining'uaa ore sii kulo ng'anayio naa ilng'anayio ooji irmaembe neeku keoto aitobiraki naa kelio ajo ketuunoki neramati nebulu aitobiraki temurua supat ore sii kulo naa irpiasini looyiara naa keji tenkutu eteknolojia chips naa irng'anayio supati lelo duake teneeku iteyiara aitobiraki asham biotishoyo oltung'ani ore sii kulo maembe enaa sii kuna kulie kisham siinche biotisho osesen loltung'ani amu keramat kitobiraki kake enetum siinche kule naanare.

Ore enadaa naa endaa supat oleng' amu ore Kuna kule naa kule nara supati oleng' naata biotisho osesen loltungani ore sii Kuna nganayio naa nganayio natunoki aitobiraki naa kelio ajo kesupati wei netum netubuluyie netaramataki aitobira embaka ematabaiki netangata nanya taa kake ore piinya naa ninche kesupati kesham esesen loltungani kesham sii biotisho esesen lino .

Ore olchore naa ekiret enkolog niata shida kenare niata olchore tewueji pookin niyim amu meeta enilo Miata olchore ore olchore naa ninye esapuk enkata niata shida ore tenakop meet oltung'ani lemeyieu neretito too nkoitoi napashaa naa teniata olchore lisaru neeku Miata shida amu meeta enias Miata olchore lino naa ena peji meetae taretoki matapala ore olchore likiret naa olchore laa kifaa nikiret too nkatitin pookin niata shida Tena sii keeta ninye shida niretu kenare niata olchore lisaru enkata niata shida

Ore incheriat naa oltung'ani lisaru nkata niataa shida ena sii oltungani ooyaku oree peeku iyieu nikiret nenkae wei naa oltungani liimpot mikitareto kenare piyata olchore tenakatitin pookin amu asiai ee tipat ina oleng` teneaku itaasa duo aitobiraki amuu oree peyaku iyata shida ireteto oo ilo shore lino oree peelo nikigoliki nikiretu sininye iye tenelo negoliki sinye niret iye ninye tee weji niindim naa esiai ilo laaku kesupat oleng` te maisha oltungani amuu meeta enilo openy miata olchore liaina kienare ake niatata olchore lisaru nkata oo sii duo te nkata eta niparnono too nkatitin pookin amu neija etiu ena kop kejo oshi inakop naa oree ena kop naa ilipi oyiolo nanu taata na iye taisere koree paaku mikiret nanuu iye ore peekiret iye nanu taata ore taisere teneaku iyata iye shida karetu sinanu iye amu entoki ina nikintasa nanu iye naa kayolo naa ajo kenare paaret naa ena sii pikitareto nanu iye neeku ina toki peeyiolo ena kop kenare niata ilchoreta darlei ilchoreta darlei naa oltungani likisham niyiolo aitasa kintas nkata pookin niyata shida.

Oree inkiasin aepa naa oonkiasin etaata naa kepaasha tonkoitoi kumok oleng' ore inkoitoi kumok oleng' naasieki apa intokiting' naa maa ninche taata eyasieki tenkaraki entoki nayewuo naji technology oree Ina toki nayawuaki najii technology naa keiko intokiting' kumok onleng' amu keibelekenya intokiting' kumok oleng' amuu nikintumia tenekiyasie intokiting' najo nena koree apa inkoitoi nikintumia aasie intokiting naa keitalelek technology mekuree aa onkoitoi nekiyasie teapa amu oree inkoitoi eapa naa inkoitoi naagol naake niidim nias entoki ninauru kake ore taata keu ake etoiki naitalelek enaa imashinini intokiting ninnye intoki pooki niyasita nenare sii peyiee kiyolou ajoo oree technology naa entoki natareto iyook amuu keyawua intokiting' naiteleleka irkasin oree sii pee iyeu naayau naa tiatu alchampa mekuree eyata enaa apa ninkoko oree taata naa keiturie iltarakita ntokiting' ninye nayawua technology

Ore ndaiki apa naayieri teboo naa ndaa natiu aa nkirinko ntoki naaku kore paaku iteyiara neyieri teboo amu keyeu ninye naa keyieri enkamata naado meeto aitibiraki amu kore pee kibulu naa keyieri ake endaa teboo kitoki aabulu naa ore peeku duake enyai entoki aaku aa inkirik, kore piiyer inkirik kumok oleng' naa kifaa peyie iyer teboo peetum aawoto aitibiraki naa kenare piikoni neija amu inakata eyeku ina kiring'o aitobiraki neeku naa abaiki ntoki naaku keret sesen lino neeku ine biotisho tiatua sesen lino, entoki ninye naidim neret sesen loltung'ani. Kake kore sii ntoki naawuang' keya nkamata naado eyiaritai naa ina toki pee eyieri teboo, entoki natiu enaa irpaek tenaa sii nkirinko duake anaa sii nkulie daikin pookin naaya enkamata naado eyiaritai, ninche apa eyieri kiyiolo iyiok iidim neyieri te boo amu kifaa naa peeyieri teboo tenkaraki nkamata enye naifaa peeyiara.

Kore darasa naitibiritae naa kifaa peepiki ntoki natiua ngueji neigerieki neigerokinyeki inkera nambaii kepiki naa ntoki narok naaji blackboard neigerieki ntoki naiborr aigerokinye nkera nambaii naadolie te darasa, kore sii darasa nashetitae naa kifaa peepiki nafasi sapuk oleng naitosha lorikan nepiki lorikan loouonie nkera tina darasa, kepiki ntokitin kumok darasa naa kore sii itibiritae aiko nejia ikumok ntokitin nayieu darasa, amu ngueji newenie nkera sii nepiki metaa ketii supati ngueji nedim inkera newenie nemetum moyiaritin kumok tine wueji nemanya.

Kore lkeni laaku kayelo ajo kera letipat oleng tatua murua namanya naa lkeni lojo lokop lng'eriyoi ,Kore lng'eriyoi naa lkeni supat Oleng amu keitumiari tenkaji tenkotei kumo indim ainua tana lketa lenkima naa lkeni lketa ilo loilu atibiraki neiteseyo neilu sii haraka tenkatitin niyou ninok nkuma ,Kore sii lokeni naa indim nintumia airie malasin lkeni loropili oleng loirieki malasin naa keisupat tanaku keishomoki atumia airie malasin amu keropili nia mala neaku sii keisupati kule natii atua nia mala lkeni ilo letipat oleng layelo ajo keitumiari tatua nkaji oleng

ore inkatitin nanyoraa ketii tiabori inkurma naa inkatitin supati oleng' naaku kiimatie naa kayorra nena atitin ajo nkatitin ninye supati oleng' tiatua maisha amu ore inkatit naa inkatitin naaliki apa ooakuyia tenaa sii onkoko nkatini tiabori nkurma kore kigira akweni tenkaji nikijita enkima naa inkatitin ninye supati amuu nelo nkijape tenaa sii duo ake ekintau enchati nelo nkijape oree sii duo apa ake ata akuyia lino tene tenaa nkoko lino keidim nikiliki intokiting' kumok oleng' naima apa naiyiolo ninche amu keyiolo ninche entokiting' iiyapa oleng' naa intokiting' ninye naidim tenkalo enkima ake anaa inkera kunyinyik keliki taa iyok intokiting' kumok oleng' naa enetipat oleng' tiatua nkishui ang' tenaa sii tiatua maisha oonkera kira iyook kunyinyik.

Ore ena siai naa esiai enaa nanyae too nkatitin kumok amuu, ore ena na shapati niyerie mayai wee enkoko. Ore sii kunda kulie naa shai iyer ayierie kule enkiteng' enaa sii onoontare. Ore kulo na irmaembe lintayio tolchamba lino naa supati oleng' tiatua biotisho osesen loltung'ani. Esiai ena supat na todua ajo keret isesen. kore sii ninye ena mayai keret sii ninye isesen loltung'ani. Kesham sii ninye teneeku ishomo akuu inyeitaa enkataa pookin. Iyie ormarei niramata nena ng'uesin amu keyau me faida oleng tiatua biotisho osesen loltung'ani. Ore sii shai keeta kule oleng' naifaa peramati peyie itum nena kule.

Ore kulo naa intokitin e teknology imbatan naa ore sii irviazini naa intokitin kuna naaku ndaa e tipat oleng' naifaa piun tolchamba lino, niyiaraki kewon aitibiraki amu intokitin kuna naaku kenare pee kias enkata pookin amu esiai lang' pee kiramat, nekitum siyiok irng'anayio kiramata ninche te mwisho. Kore sii kunda naaku a soda naa soda ena loyewua teknology, intokitin ninye e teknology mara intokitin e apa nekiyiolo enikoni teniyauni naa intokitin ninye naitibira teknology. Kesupat teknology amu keyaka iyiok intokitin kumok oleng' naaku mekiyiolo apa yiok kira iltung'anak liapa.

Kore kuloo naa lghanayo supatii oleng amu iyerie lataa lataa apeny nemepiki nkare naa lghanayo lolo supati taatua sesen loltungani amu Kore piiyer ayerie lataa ake apeny naa kokuu aitibiraki naaku sii ninshe ntokii supat naaku kesham sesen loltunganii naa iyerie lataa piitum aitoo aitibirakii nesham sii sesen linoo tanaaku etaa itamaa ninshoo etoi ninya sii ebore inia lata amu Kore lata naa ntoki nasham sesen loltungani tininga eraa kitok

Ore ena bae naa keibelekenye oooleng tenkop ang amu tokitin nayaua technology eyaua technology baa sapuku ooleng niaku ebelekenyata tokitin kumok taatua maisha olosho likira, ore te murua nikimanya naa chaa apake kingo tokitin eitu elotu ninye technology naa ina ninye naewuo aibelekeny vile apakae nikimanyisho yiook nikiyierisho naa ina technology nayeuo aibelekeny toki kumok oleng amu ore apa naa nkima natiu anaa ena kitumia nikiyier toki pooki nikiiyieu. Ore taata naa tokitin naaji gasi eyierishoteki nayauatua technology naa tokitin naitasioyo edaa kata pooki niyieu ore, niyieu naa tiatua ildaikani waare okuni nidip ake, ore peeku nena na kima keya apa ninye time keya apa ninye kata naado teneyaku yierisho neaku duo eniyieu tokitin ye haraka naa etoki ena naa lasima pee eya ekata naado.

Ore ena naa orkasi olelek oooleng amu ore pee yieu niyier kuna naa keeta tokitin nayau technology naaji ngano naa ngano naa tokitin nikiun eshiake. Kore ina toki teniun nepuoi neidongi neyauni toki natiu enaa ekurma niyierie tokitin natiu ena kuna te koitoi nalelek amu, tokitin kuna naitobiru technology naa kelelek oooleng teniaku yata tokitin e technology . Amu ore peaku idongo ina ano ino nicho tokitin duoake ore pee yier naa toki nasham osesen oooleng loltungani neata biotisho supat tiatua osesen loltungani teniaku yiolo ateyiara atibiraki. ..

Kore entoki naasa tene naa ore kuna naa ipiasini looyieritae kulo naa keyierieki ntoki natii enaa eilata openy. Keyieritae neikimi nepurda metaa ndaa supat naji mokimo. Ndaa ena naaku kemelok oleng teneeku iteyiera aitobiraki, ndaa nikitama nkatitin kumok naa ina pee keyierieki eilata openy nepiki nkuti are mepiki nkare kitok ,Kore ndaa naa ndaa namelok oleng nasham biotisho oltungani.

Ore ena ndaa naa samaki oing'ua atua enkare ore ena ng'ues naa eng'us naa kisupat oleng tiatua osesen loo oltung'ani teneku etama aitobira enaake ore ena daa naa enetipat tiatua osesen loo oltung'ani edim aitayu ashu enyiangu naa eng'as aikarangie tokitin ee tekinoloji nipik entokitin pookin metaa teniyieu mipik enkare eyilata eyiarare neeku enetipat tiatua osesen loo oltung'ani kisupat ena ng'ues tiatua osesen loo oltung'ani tenekuu enyia enkata pookin niyieu

Ore kulo naa irviasini kulo looyiara telata netii sii kutung'uu, netii sii nyaanya, atii intokitin pookin naashulshulakino naa intokitin kuna kumok naayawua teknology nayewuo. Kore ena daa naa endaa supat oleng', ing'asa ayer telata nipik kitung'uu, nipik shumbi, nipik sii nkutunguu tenaa sii nipik sii nkulie tokitin kumok oleng' naayawua teknology amu kitusupat endaa nemeloku sii endaa naa endaa e biotisho supat oleng' taatua osesen loltung'ani. Endaa ena e tipat oleng' tiatua osesen loltung'ani kifaa ninya enkata pookin tenaaku iyata tenaa sii tenaaku iyeu. Ore kulo viazini naa irviazini ooyierieki elata openy naa keeku ninch kemelok atua tenaaku iteyierie eilata openy.

Kore ana ndaa naa etipaat oleng te atua sesen le ltung'ani . Niyeere ilaata, niyeere ntokitin e teknoloji pooki naiyetoo, ana sii iyeere ntokitin naituuwa lkitunguuni, ilnyanya, ilaata oshumfii. Iyeere nenia ntokitin pooki, amu ntokitin ndaa etipaat ana tanaaku iteyaara te atua sesen le.

Ore kuna naa mandasini naaji samosa naa ntoking kuna e tipat tiatua sesen loltung'ani niidim niyerie eilata niyerie nkano nipik sii kulie tokiti'ng nidol ake technology neeku intokiting e tipat tiatua sesen lino ntoking kuna nekintobir enkata pooki ekiyiolo eneikoni ipik eilata nemepiku nkare naa ntokiting namelok teneeku itaama aitobiraki.

Ore enaa naa enkirng'o ena napejo, ore sii kuda kulie na mpuka nayiera naikarng'a aitobiraki too wejitiin supati. Koree kuna puka naa ntokitin na tipikaki nkitunkuu, nepiki eilata nepiki tokitin pookin kumok nayawua technology, naidim niyiereki mpuka metameloko. Koree ena kirng'o naa enkirng'o napejo nasiput supat naa naramatieki napir nitoki naa aku. Ore ena kirng'o pakutamanaa naa entoki namelok oleng' tiatua sesen loo ltung'ani. Keisaidia neret osesen lilo tung'ani. Neitoki naa aku kemelok tenidol. Ore apake peng'or akojin neeku iyeu amu kededek kepejo aitobiraki, kitobira tenkoitoi supat.

Ore ena daa irviazini kulo ooyiara aitibiraki, eti dania, netii kutung'uu, netii irnyaanya, endaa ena supat oleng' naaku kore paaku itama naa ining' ajo katama endaa nesham sesen loltlung'ani kikikar nkae too nkoitoi kumok aas too nkoitoi supati oleng'. Naaku kore aaku iyeu niyer ipiki elata, nipik kitung'uu nipik sii kitung'uu saumu, nipik sii irnyaanya apik intokitin naaku yaani kitosha kiwang'o na yaani kesipa ajo itosha kulo. Kore sii piipik nena tokitin nipik, endaa ena naaku eabki niyiolo naa ore pee kilikini iltung'anak looteyiara aitibiraki naa endtoki niindim niyolo toldakini waare amu elata ipik, nipik shumbi nipik irnyanya. Kore piinkarank sii aiko nchi nipik eilata naa nkare itipika nikpik inkinyi are amu kiko nchi meteyiarata duake ninche mpaka neeku naa ina toki piisaidia osesen loltung'ani amu kewoto aitibiraki kake ore peeku iteyaiara aitibiraki naa ina toki peeku ore piiyeu neyer iteyiara aiko nchi naaku kemelok ina daa oleng'.

Ore paadol embaye natiu anaa ena naa kaitadamu nkataa ana nikias shaake ntokitin kuna nikias shake kiramat tiang' ntokitin pooki nikimanya. Kore temurua nikimanya naa kiramat ntoki naji enkine aitibiraki amu ntoki etipat ena tiatua maisha oltung'ani. Kore piramat aitibiraki naa kiaki intokitin kumok oleng' amu indim ninya, ninyayie endaa, imirr, ninyayie nkulie tokitin kumok. Nakeifaa piramat nincho ndaa niramat, aituk nincho sii wueji supat neperie peyie esupatu sininye sesen anaa kiamini elio ajo keramatitai. Naa nyoriki peyie eaku keramata peeyiolou ajo keramatita ninye aitobiraki naa ntoki ina naaku. Keyou neramati enkata pookin.

Kore ana bai naa mbai etipat oleng' tiniaz amuu kore anaa ngwez najii nkokoo naa ngwez naretishoo tenkoitei kumok oleng' nikiret nikinshoo ntokitin kumok oleng' teng'ojitin ngwez etipat anaa oleng' peakuu iramat aitibirakii keyeu neramatii naa amu keyau faida eraa kitok kore tanaa mayai naa ntoki nara supat tesesen loltung'ani tanaa sii ninye tininyaa keisupat oleng' tininyaa amu keret sesen leltung'ani oleng' ngojitin kumok oleng' tanaa sii duake iyeu nimr imir nintam ng'hai toki nyejuk tanaa duake ng'hai toki nimiataa ntoki naata maana oleng taatua muruai nikimanya tanaa sii taatua maisha eltung'ani keiguran maisha supat taatua maisha eltung'ani kore duake peaku iata eraa kumoo indim nimir ninyayie ntokitin kumoo nimiataa tanaa sii mayeeni imir si abaki nenia mayeeni tanaa inyaa yie koon amu ntoki inia naret sesen leltung'ani aitibiraki.

Kore bae nagira asai tene naa ltungani lotuno ndaa enye naji indomi naa kotunoo naa ketaa ngamata nadung'uto etubuluta natamata mpaka nobulu metaa etaa ngamata nadung'i, kegira ninye atai ndaa enye natuno anya lng'anayuo lesiai supat lataasa kwanzia apake pengasu mpaka tata naa kelio ajo ketaasa siai supat Oleg niatoki pidol enyeita lng'anayuo supati keipaa metaa eramat payie inyaa lng'anayuo supati tatua lkasi litaasa niatoki pidol ninye enyeita lng'anayuo atua tata siasi supat lotaasa ninye tengasunoto mpaka tataa

Kore lkasi lotuana ale naa skul apeny nikidim aisoma ntoki natuana amu kore sii tanamara nkisoma itumo teskul naa Mia's lkasi atuwana ale Kore siai atuana ake keyeu ltungani eshomo darasa nagira awon neningu ntoki nasome atua Kuna baa naasie tenengoji, eji Kore ana bae naa mbae naaku meyelo ltungani letolo darasa tanasi duake letodol ayasitae shaake Kore piyeu niyelou kuna baa naa ingas Ako darasa piyeu ana toki amu siai letipat ale tatua lshamba lino amu keidim nikiret amu kore lolshamba tonobulu kake keifaa piramat yie atibiraki payie ebaki kiret yie ninye tanabaki kenya ngamata nabulu ninche kake nia toki atua ketubulutua tenkaraki keramatitae atibiraki tenkotei supati nepiki sii ntoki pooki nayeu.

Kore paadol ana to ana siai naa kadamu ajo eh kedede kore lopeny anaang' naa ketaasa lgasi supat amu ketuuno lng'anayo supati naa ngano ninye etuuno metaa etaa ng'amata nanyae kewo inyia toki piidol etuwaa keidarlei aitibiraki keata lkala supat oleng' losham nkong'u abaki tinidol amu siai supat otaasa ninye naa etabauwa ng'amata nadung'i naa inia toki payie esupat siai otaasa oleng' kajo kesupat amuu eh kedede kesupat lgasi ataasa ntankare ake lchamba lenye otuuno tanaa sii nkang' enye vile naitusupata ntankare ake siai lenkaik enyenye peasae neina pooki supati nidolita teine.

Kore ana bae naa bae etipat oleng tatua siai maisha elmasani amu kore lmaasani naa ana toki etegemea naji nkiteg tatua maisha enye pooki amu keyeu naramat ninchoo ntoki pooki nayeu kore yuok ana lmaasae naa anatoki naji nkiteg nkitegemea tanaasi kitume ntoki pooki nikiyou emir nitum ntoki pooki ninyeu tanaasi inya amu kenyayeki ana ndaa tanaasi imat kule nitum ntoki ninya teine kore teine na siai supat ilo oleng amu ninye kitasaa tenkatitin kumok make nikitumo paida tankaraki suom nikiramatita atobiraki, Kore ine tanawuon aramat ninche atibiraki natum si nanu paida naingua ninche, Kore peaku keramati ninche atibiraki naa netipat oleng tatua maisha eltungani keyeu neramati nkata pooki amu netipat tatua maisha elmasani naa kore peaku miramat naa meata sii neko ninche pikiret tana miramat atibiraki.

Kore naa ndaa supat oleng' naaku keteyieraki aitibiraki. Keteyieraki ilata apeny, kore kulo biasini naa ntoki nayerie ilata apeny amu kededekei, kesham eilata tenaaku ninye apeny eyerieki. Siai letipat ele oleng' tenaa sii ndaa letipat oleng' tiatua maisha tenasidai tiatua sesen loltung'ani amu keret neisho sii ntokitin kumok sesen loltung'ani naa kenare piinya nkata pookin niata.

Ore ntokii nagira aasa tene naa nkaare nateshaa nchaan neipuut soordo nkotei nolutuu sikiria naboo nailotoo anapitaa msigoo naa neshumaa te atua newueji, naa kegira kuloo ltung'ana aiteei sikiria enchee te atua nkaare pee etuum atanapaa msigoo lonapitaa duake. Idool ana sikiria na keileo ajoo ketushuumee ninyee tang'araki soordoo nataa kitook te nkotei natii . Naa enia ntokii pii idool egirai leloo ltung'ana loorikitoo aitaai te atua soordo peiye etuum aimaa ng'ojii neraa sidai.

Kore mbata naitiship naa lkazi supat oasita kuloo tung'ana tene ng'oji amu Kore ale ng'wez naji samaki naa ketaasa lkazi supat amu keshomoo aiyaa taatua nkaree eshomo aiyaa ndaa nanyaa naa etumo sii ninshe ndaa nanyeita naa tankarakee samaki sapuk oleng' laaku keitosha ninshe temperot naikash inya mperot natuwaa aree tanaa sii unii mupukoo tankarakee keisapuk anaa ngwez oleng' naa ngwez naaku kesham abaki maisha eltung'ani abaki ngwez naaku keaku nendaa supat tanaa sii keaku netipat oleng taatua maisha taatua biotisho esesen loltung'ani

Ore ena bae na kanyor oleng amu tinidol naa kitiship ena bae ltau tenidol ajo kedede keesa atimiraki amukore toatua lchampai lino Kore pee ipik eweji atiu naa ore pee esha enchan ashu elotu nkeper olowua naa Kore pee elotu neya Kuna daa inonok naa nifaa niun ake ena eniyiolo amu keidim ninye inaare nelotu neoroo pookin neyieu enaa metii toki nitaasa. Kake keyieu nikonji naa kisupat amu ore pee elotu nkare ketaa eweji neim neeku kisaidia ndaa ino pee meya enaare. siai letipat ele teneeku weji netiu inji imanya ashu weji netiu inji imanya ,meya nkare ndaa nituuno.

Ore si maendeleo nayieu nadol tena sii ekitobirata ena mashini ayieu nadol ajo aji ikoni ninye pee eas ole siai oasita taata, nyoo itibirieki ena mashini tenaa sii aji aiko peyie aatum ena mashini taata teneaku kayieu ninye , kedede si keasita erkasi le tipat amu keesita esiai etipat amu kelelek ekasi le mara noshi nikias kelelek, teniaku ji eikoni siai le tipat eesita amu naa kake ore duaoke kayieu nadol aji eiko ninye pee eas esiai eiko kaji sa iko paa atum emashini ana ena.

Ore mbata naitiship tana siai naa fenye natubulutwa kuna mbuka yale lee' kore vile natubulutwa kuna mbuka sii teneng'oji naa kelio ajo eh kedede ketaasa lopeny siai supat oleng' amu etuuno mbuka enyana netubukutwa aitibiraki ntankare ake siai supat nataasa ninye, kore ana siai naa keitiship ltau tinidol era supati ainkonyi, netipat ana baye oleng' teneaku ituuno aikonyi nebulu aikonyi kore piidol naaku keitiship abaki ltau ntankare siai supat litaasa. kore ng'oji neitiship oleng' naa vile netubulutwa ninche aanyoruju ntankare ake keuno aitibiraki netipika lopeny aramat aitibiraki tenkoitoi pookin naidim ataasa peramat aitibiraki kuna tokitin kuna mbuka enyana, siai letipat ale pikias aramat aitibiraki payie iitum lng'anayo lotuwaa kulo supati te naa piimintoki siake iyie aaku iun ake ning'ua naaku mitum abaki lng'anayo supati tanaaku duo nkata ng'amata nanyae.

Ore embate naa naitiship ore entoki naitiship Tena siai ore vile nanyorie Kuna tokitin kelio ake Ajo kedede eno oloramatani otaramata aitobiraki neramat naa tenkoitoi supat too nkoitoi pookin naifaa pee neramatieki ntokitin napiki etipikaki ewueji sidai oleng nepiki enkare nepiki ildawai pookin looyueu pee ebulu ninche tenkoitoi supat edol Ajo ketubulutua ninche aitobiraki tenewueji nepiki enkare aitobiraki kifaa pee kiramat Kuna tokitin aitobiraki amu eretisho teneku etubulutua kake teneku eramat aitobiraki nebulu siniche tenkoitoi supat

kore ana bai nadolita naa mashini anaa nadung lghanayo otuwaa kulo, kore lghanayo otuwaa kuloo naa mashini eitibirita ana naji teknologi naaku keidim nodung. kadolita inia mashini eitelelek sii lkazi lotungani metaa muntoki aiko nadolita sii karai napiki metaa kore peitai inia mashini keitai nghoji neitodoki teinie kore sii tankai bata kadolita sii ajo kore kulo nghanayo ajo e kuwuno ketubulutua aitibiraki naa inia toki pedungutoi nodungutoo ana mashini aitibiraki mbai ana supat naitiship abaki ltau tinidol ajo e kedede keaz teknologi lkazi aikonyi

Kore siai natuwana ana naa siai etipat oleng' taatwa ng'oji nimanya amu kore peaku iyeu nebulu kuna mauwani teng'oji nimanya naa lasima piiyata ntokitin natuwaa kuna naitasheyie ninche, kore peebulu aikonyi naa ketusupat abaki ng'oji nimanya kesupatu ng'oji nimanya amu ekedede ketubulutwa aitibiraki naa keramat aitibiraki iramat teng'ojiti pooki niyieu nitasheiyie ntokitin aikonyi duake tiniyeu.

Kore paadol baye natuwana ana napa nadamu ajo ntokitin apa nikitaasa sukul amu kore ltung'ana otuwaa kulo naa ninche oisoma yuo nikinkuo pikiiun nikiramat mbuka natuwaa kuna kore ltung'ana otuwaa kulo naa ninche keyuolo ninche neikoni amu keisomate naa keyuolo neikoni terawi eramati kuna ng'oji mbuka aikonyi kore peaku inchi eikoni naa keramati aitibiraki kore piikonyi nikonyi neramat aitibiraki inia toki peyie kore puudol ltung'ana otuwa kulo naa, iparu ajo e kedede kaisoma ntoki etipat amu kore pooki lng'anayo pookin lanyeta sii tanaa latuuno naa tanaa latumo naa ninche apa paatumo amu ki katilikita ajo neja eikuni.

Kore baye natiwana ana naa keibelekenya tenkopang' amu eh kedede keas mashini ana supat naaku keidim nepik lchamba nkare, taatwa nkoitoi na nalelek amu kore peaku nkaina itumiyaa ino oleng' naa itumiyaa ngufu kumok oleng' taatwa, taatwa sesen lino kake kore paaku iyata mashini natuwana ana naa eh kedede keibelekeny ng'oji amu kepik nkata pookin niyeu nkare naa kepik aitibiraki nkata pookin niyeu naa mashini ana supat oleng' naaku ketiship abaki tinidol oleng' amu kepiki si abaki ldawa duake tanaa ldawa iyeu niwosh mbuka inono iwosh ldawa pookin loramat peerishe moiyianitin pookin duake lchamba lino kake mashini ana supat oleng' naaku keibelekny oleng' lchamba lino aitibiraki tanaaku iyiata teng'oji niuneta lchamba lino.

Ore ene naa kaidim atilimu ajo eh kedede keiuno ale shamba etuunoki, etaramataki etaa etubulwa atibiraki teng'oji supat, kore sii etubulwa ninye teng'oji supat etaa sii ng'amata naaku kewo ninye naaku ng'amata nadung'i, kore ana mashini naa mashini nadung' aitibiraki nepik sitoo era supati, mashini ana naaku kedung' netelelek lgasi abaki lias lino metaa mintoki aitumiyaa ngufu tanaa sii mintoki nkata kitok adung' lchamba lino ntoki ana naaku iyiase nelelek ake neleleku ilo gasi oleng' tankare ake mashini natuwana ana nadung'eki lchamba, keyiari nikitumiyaa mashinini natuwaa kuna nadung'eki lgasi adung'e lchambai amuu ee kedede keretisho teneaku lgasin lotuwa.

Kore paadol siai otuwana ale naa kelio ajo ketuuno ale lee lchamba lenye, etuuno lpaeg lenyenye, etaa ng'amata nadung'i metaa etoito sii ninche, etubulutwa teng'oji supat kake etaa sii ng'amata nadung'uto ninye tenkaik enyana aitumiyaa nkaik enyana adung'e lchamba lenye etoyo ale shamba etabauwa ng'amata nadung'i naa nia toki piidol ale lee easita lgasi lenye adung' lchamba amu ketoyo ketaa ng'amata nayae sitoo.

Ore embaye natiu ena naa embaye e tipat taa ena oleng' tenatua olchamba lino. Kore taake keetai imueyiaritin imueyiaritin kumok oleng' tenaa sii keetai ing'uesin kumok oleng' naidim aitaruei olchamba lino tenaa sii duo

kore paadol siai natuwana ana naa nadamu ngamataa natuuno mpuka aikonyii nkolongi kunii naima amuu kore paawun aikonyi naa unotoo supat oleng naaku keidim neitubulu mpuka inono aitibiraki tonkoitei naishia kore piiwun aikonji naa keisupat oleng taatua mpuka inono kebulu ninye mpuka te nkoitei supat ninya eraa supatii amu ketubulutua te mbulnotoo supat oleng

Ore baye natuwana ana naa keyeu ng'eno eltung'ani oshomo sukul amu kore piilo sukul nikichori ng'eno naitosha piias ale gasi, ore lgasi otuwana ale naa keyeu nias baye natuwana ipik nkare nkata pookin niwosh sii ldawa payie menya moyianitin kumo ee ebe embuka, keyeu nias ale gasi ana taatwa yeunot eltau lino ltung'ani loyeu neas amu koon easikita.

Ore esiai natiunaa ana ingas aliki ltungani bile neasi peyie etum atayiolo, ingas aliki ewen etu iyas metodua. Kore piindip atiliki metejo ee katoning'ua pookin, koree peidip atoning'u nena pookin nitolika, nintoki sii iyie aas metodua ninye iasita iyie peyie eyiolou sii ninye neiko peelo aaas. Neja eikoni teneisumi ltungani siai natiwuaa inia. Ingas aisum, ningas iyie aliki neikoni teneasi nintoki aas teineweji edolita metaa mejo eitu adol.

kore siai natuwaa ana naa kanyor amu ee kedede kotubulua kuna puka tankarake ramatare nataramata lopeny kuna puka enyenyee kore kuna puka naa keilio ajo keramata aitibiraki inia toki potubulutua aitibiraki ketipikaki ldawai nepiki nkare nepiki sii nghoji naaku keisupat oleng kenere pebulu teinie aitibiraki tankarake lkazi supat loasita lopeny kuna puka kaitaariyan ake ltungana pookin ajoki mataas siai otuwana ale aramat aitibiraki amu iniakatai apeny kutum lghanayo loidim neret yooh aitibiraki kore kulo nghanayo naa lghanayo supatii oleng laaku kesham abaki biotisho ee seseni lang tankarakee ee kedede kore lghanayo otuwaa kulo naa lghanayo esham ndaa kepik ndaa tininyaa amu kedede kesham keitai keaku letipat oleng taatua maisha eltungani tanaaku itaramata aitibiraki kore sii peaku imir, imir nintam nkulie tokiti nimiata tanaa sii duake inya, inya ake letipat taatua sesen linoo

kore siai natuwa ana naa netipat oleng amu kore piitum siai natuwaa ana naa ntoki naaku kore peaku ketasha nchan keibooyo nkare te nghoji netii nenia puka peewon nkare taatua nenia kulipoo nemat nenia puka inono aitibiraki amu kesham oleng tanaaku duo keata kuna puka inono nkare oleng naa inia tokii pebuluu aitibiraki tanaa sii kore siai natuwana ana teneuni mpuka te ngoji netuwenyi aitibiraki aikonyi naa kobulu aitibiraki amu keata naa ramat supat oleng naaku keisuiyaa moyanitin abaki ntokitin natuwaa kuna kelelk piwosh duake ldawa tanaa iyeu niwosh tanaa sii duake kebulu ndaa aitibiraki tanaaku nchi etuu kore unotoo natuwana ana naa keilio ajo keibooki nkare mpuka inono tanaa sii teneshaa nchan meishunye nkare taatua nkop asioki tankarake kebulu asioki taatua kobulu kuna puka harakaharaka tankarake siai otuwana ale supat liasita taatua lshampa lino

Kore paadol siai natuwana ana nadamu ng'amata nikituuno mbuka aikonyi ntankare ake kore piun lchamba lino aikonyi naa itum lng'anayo supati oleng' laaku ikiret abaki taatwa maisha ino, kore lng'anayio otuwaa kulo naa kore peuni temurua natuwana ana naa kebulu aitibiraki ninya abaki lng'anayo laaku letipat oleng' taatwa nkishui ino, kore piun aikonyi naa kenere piun niramat nipik ntoki pooki nayeu tankaji natuwana ana kesham oleng' teneaku keuno ng'oji netuwenyi.

kore piiyieu niyolou ltungani siai natuwaa anaa naa sukuul apeny naidim neisom ltungani otuwana alee siai natuwaa anaa amu kore siai natuwanaa anaa naa ntokii naaku keisomi ltungani te sukuul kore piiyeu neyelou naa sukuul akee piiya metodua ltungani neikoni metaasi otuwana alee kore piilo sukuul nikisomi ntokitin pooki nayeuni piitum mashini natuwanaa anaa tanaa sii ninkoo piinyengu mashini natuwanaa anaa tanaa sii ntokitin ninkunakii anaa mashini peyas lkazi aitibiraki te lshampa linoo aji inkoo piyasishore ana mashini peyas aitibiraki lkazi taatua lshampa tosukuul ilo nikiliki lmalimoi lino aitibirakii metaa iyoloo ajo nchii eyas naikonji naikonji paayelou ataasie anaa tokii kore sii pikindipi aisomaa naa keyarii sii neasi nikintodolii easita ninye lkazi piiyolou ajo ee nchii eikonii naikonjii peyas anaa mashini aitibiraki lkazi ilo letipat oleng tanaaku iyeloo duo neikunii anaa mashinii amu meatai ninko tinilotu aitaas mashini lkazi nimiyoloo ataasishere nemeitoki nikitilika neikuni tanaasishereki

Kore bae natua ana naa netipat oleng amu kore piipik lchafu lotua ale ng'oji nebo naa keaku kore nkulupo enyana tonopuo nesamisu nesupatu metaa keata nkulupo supati neaku keiidim niune ng'ojitin nidim niune ntokitin pooki niyeu amu kebulu naa tatua nkae tankaraki nkulupo sii bacteria natua tatua ine nie ng'oji kelio ajo keisupat nia kulupo oleng aaku kore peaku nchii inko apiki ng'oji nebo nilo apik lshamba lino nkulupo natua kuna naa kenare oleng payie ebulu lng'anayuo otua linono lituno teilo lshamba lino atibiraki tenkaraki nkuluponi supat oleng kore peshulshula kuna tokitin aikonyi naa keaku mpolea supat oleng telshamba lino taasie nenia nkulupo kore piune nenia kulupo lng'anayuo lituune tana mpoka inono kebulu atibiraki tenkaraki kedede kesham nkulupo natua nenia amu ng'ojitin nepashpasha mera nkulupo ni nabo Ina.

Kore baye natuwana naa keatae ntoki naaku keipim nkare natii atwa nkop tanaa sii nkirewaj eatwaine ng'oji nema netii kulo kuna mbuka, kore ng'oji nerewaa oleng' naa mesham sii duake buka natuwaa kuna , tanaa sii ng'oji nebore nairobi sii oleng' mesham sii ng'oji tanaa nabore nkare oleng' mesham mbuka natuwaa kuna, keyiari metaa kore paa kebore nkare ng'oji oleng' nni ninkonyi ainy aiko nkare aipunguza nkare metaa kini teng'oji netii mbuka inono amu kore naa kore lgasi ena mashini naa keidim neip neipim metaa kilikini nkata naaku metii mbuka inono ng'oji supat oleng' tanaa sii ng'oji netii nesham mbuka inono. Kore kes kore peaku keirewa oleng' naa keidim near keyeu metaa keti ng'oji naaku meireuwa nemeirobi sii oleng' ng'oji neti katikati ake neaku kesham mpuka inono tiniune ine ng'oji, tanaa sii nkare teneaku nkare kitok teatwa ine ng'oji meaku sii supat oleng' taatwa mbuka inono keyeari nibukoo nkare mbata.

Ore entoki nagira aasa tene naa ilewa kulo ootuno olchamba lenje etaa etubulutua intokitin enye aitobiraki. Etaa ngamata edungito ninje embuka enje naatuuno aitobiraki amu etubulutua. Ore piiun oshi niramat aitibiraki tonjiangasunoto ometabaiki mwisho nilotu adunku, nintayu naapa ntoki niituuno ilnganayio nitunua. Inatoki naapidol kulo lewa easita olkasi kedede kesham olkasi lenje itaasa tine.

Ore esiai natiu enaa ena naa esiai naaku kesapuk oleng' tenkopang amu entoki nitaasa oleng',tengata naado oleng' entoki ena naaku kesham losho lemurua namanya amu kedede keretisho bae ena supat oleng', neeku kasham keyieu neesi nkata pookin inatoki tooshi piidol kesapuk tenkopang' namanya amu ee keretisho.